Rĩrĩa kwĩna riua, tũtambi nĩ tũkoragwo twĩ tũingĩ, tondũ mũndũ ageragia kũhũra ndawa na tũtingĩkua, na tũgakĩgia mũrĩmi mũno. No rĩrĩa kwĩna mbura, mĩrimũ niyo ĩkoragwo ĩ mĩingĩ mũno, nĩ tondũ nĩrio cibuthaga mũno. Rĩngĩ mĩri igabũtha nĩ tondũ wa ũhehu, rĩrĩa kwĩ mbura, no rĩrĩa kwĩ riua tũtambi nĩ tũingĩhaga nĩ tondũ wa ũrĩa riua rĩakanĩte mũno.

Mĩrimũ ya kũhĩa nĩ mbaa mũno nĩtũgũmagĩra rĩrĩa tũkũ tũhandĩte nyanya na tũkageria kũgitĩra nyanya icio na kũhũra dawa, ona rĩu hena ũhoro ũyũ umĩrĩte wa kũhũra iria na wahũra iria nitũrona citirahĩa na mĩrimũ ĩngĩ yũkĩte ya kũrĩaga nyanya nĩũndũ ũcio nĩtũrahũthĩra tũtha tũratathi twa gũitĩrĩria tũtambi na twekĩra tũũ tũratathi tũu ũkageria kũhũrana na tũtambi twa athuri rĩu ũgĩtua kũhũra dawa ndũkũhũthĩra dawa nyingĩ nĩtondũ tũtambi twa athuri nĩtũkwĩte ũgatigwo na twa atumia nĩũndũ ũcio ũgakĩhota kũhũrana na tũtambi.

Rĩu bataraitha arĩmi matiramĩtĩkia mũno, tondũ ona ũngĩririkana bataraithaĩrĩa ĩrĩa ĩrĩga gũka, ona andũ mekĩra ndĩahotithirie gũciara. Nĩũndũ ũcio andũ ndĩronekana ona ĩrĩa yonekana ĩkonekana bataraitha ĩtarĩ njega. Arabu ona wekĩra mũgũnda waku ĩrathiĩ ĩgathũkia tĩri, wageria kũhanda kĩndũ gĩkarega gũcira, na ũkona wathimĩrwo tĩri ũrerwo rĩngĩ nĩ bataraitha wĩkĩrĩte tĩriinĩ mũno. Nĩũndũ ũcio rĩu ona arĩmi tũtirahũthĩra bataraitha tondũ ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki ona hanini.

Ingĩhoya korũo bataraitha no ĩrehwo na ĩrehwo bataraitha njega. Thime na ĩgatuika nĩ njega atĩ ona wekĩra thiiniĩ wa mũgũnda waku ndĩgũthũkia tĩri. No rĩu bataraitha ĩrĩa ĩrarehwo nĩ bataraitha ya gũthũkia tĩri, ona bataraitha ĩtarateithia mĩmera ona thutha wa gwĩkĩra. Nĩũndũ ũcio niĩ ingĩũrio, korwo thirikari no ĩkorwo ĩna wĩigĩrĩrĩki atĩ bataraitha ikĩingĩra thĩini wa bũruri witũ makageragia gũthima nanĩgetha mamenye kana nĩ njega, tondũ no o mangĩmenya. Tondũ ithuĩ ta arĩmi twakora mũhuko wandĩkĩtwo nĩwa DAP na nĩ bataraitha we ndũngĩhota gũthima na maitho ũmenye no thirikari ina ũhoti wothe wa kũmenya bataraitha ka nĩ njega kana ti njega,. Nĩũndũ ũcio rũhonge rũu rũngĩrora maũndũ ũrĩa kwagĩrĩire arĩmi no makene na kũgiĩ na maciaro mena bata.

Rĩu arĩmi no mambire mahũthĩre mborera ta ĩno ya gwĩthondekera ya mahuti, kana marĩme na thumu wa ngombe kana wa ngũkũ. Mambe matige kũhũthĩra bataraitha, na nĩgetha tĩri witu ũcoke ũrĩa warĩ tene hau kĩambĩrĩria. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ ingiuga nĩ ati arĩmi metĩkĩre gũthimĩrwo tĩri wao nĩgetha nĩmegũteithka na kũmenya atĩ kana handũ harĩa ũrenda kũhanda hihi nyanya no ũhande nĩtondũ nĩũgũkorwo ũtarĩirio ũrĩa tĩri waku ũhana, kana nyanya ĩyo nĩ ĩgwĩka wega, kana wahota kũhanda rĩngĩ ĩrega gwika wega.

Reke njuge rĩrĩa tĩri waku ũtarĩ mwega, kana tĩri waku rĩrĩa ũthũkĩte ona magetha ndũngĩona no rĩrĩa tĩri ũngĩthondekwo ũhoro wa gũĩkĩra DE na ũhoro wa kũũthondeka nĩgetha ũcoke ũrĩa wagĩrĩire nogũteithie mũno nĩtondũ ona kĩrĩa gĩothe wahanda mĩthemba yothe ya irio nĩkũhota kũhotithia mĩri ĩthiĩ tĩrinĩ nehote kũrĩa kĩrĩa gĩtĩrinĩ nĩtondũ tĩrĩ nĩguo muoyo wa maũndũ mothe na tĩri ũngĩthũka ona maciaro tũtingĩkorwa tũrĩ namo .

Mbolea njigũ na mahuti maigũ ĩhũthĩkaga mũno nĩ tondũ wa mũrĩmi gũkorwo atarĩ na ũgĩ kana atathomithĩtio ũrĩa thumu wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩtwarwo mũgũnda ũhana, tondũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũtwara mahuti kana mbolea njigũ thĩinĩ wa mũgũnda waku, no nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũwoiga ũũthondekeire handũ hena kĩruru, thumu ũcio ũũ ũhĩre hau wega no gĩtwara mũgũnda atĩ ona kĩrĩa ũngĩtuĩka wa kũhanda nĩgĩkũhota kũrĩa thumu ũcio wega na ihenya no ũngĩtwara w mũigũ gũtirĩ hĩndĩ mũmera ũcio ũngĩhota kũrĩa na ndũngĩteithia mũmera ona hanini.

Tĩri wakwa ũikaraga wĩ mwega tondũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa ndĩrahanda, ndihandaga mũmera ũtarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa. Nĩ ũndũ ũcio, hĩndĩ ciothe ngĩhanda kĩndũ kana mũmera, nĩ njĩkĩraga thũmũ, nĩgetha tĩri ũcio ũtige kũhinyĩrĩrĩka. Ngaũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩrĩa ũrahete hau thũtha-inĩ. Naniĩ ngĩtua kũhanda kĩndũ kĩngĩ, nĩ njĩkĩraga thumu na nĩgetha tĩri ũtige kũnoga. Na ngahe maĩ indo ciakwa igakũra oro wega.

Niĩ nyendete kũhanda na mborera, tondũ hĩndĩ ĩria ndĩra, harĩa ngoragwo harĩrĩirie mborera, ĩtanoma nĩgetha ndĩmĩtware mũgũnda nĩngoragwo njitĩte mũhu, nĩũndũ ũcio ĩkoragwo ĩna mahũ mabataro marĩa mothe tĩri wendaga. Nĩũndũ ũcio niĩ mborera yakwa ĩkoragwo ĩtukanĩte na mũhu na rĩrĩa ngũthiĩ kũmĩita, nĩmenyaga atĩ gũthiĩ nĩĩgũteithia tĩrĩ.

Nyonaga tarĩ wĩtĩkio andũ makoragwo naguo atĩ ũngĩrega kũhũthira fertilizer atĩ irio cĩaku itingĩcĩara, no nĩi kũringana na ũrĩa njĩkĩte ũthuthuria wakwa ũngĩhanda wega ũrĩa kwagĩrĩire na ũhande na mborea ũna hatirĩ handũ ũngĩbatara fertilizer na irio cĩaku ũkarĩa cinjega, na ũgatĩga tĩri waku wĩ mwega, atĩ ũna kĩndũ ũkahanda rũcĩu norĩe. No nĩi nĩndĩrona ũhoro ũyũ wa kũhũthĩra fertilizer nĩguo ũrathũkia mĩgunda itũ nĩ tondũ fertilizer ĩno ndĩrĩ na wũigĩrĩrĩki ũna hanini.

Nĩndageririe ũhoro wa kĩgunyũ kĩrĩa kĩrĩaga mbembe gatagatĩ, na gĩgathũkia harĩa mbembe ĩciaragĩra. Na nĩ rĩrĩa ndamenyire he handũ twathiĩte na tũgathonithio atĩ ũngĩkĩra hau hau igũrũ wĩkĩre tĩri, atĩ mbembe ĩyo kĩgunyũ kĩu nĩgĩgũtuika gĩa kuma na mbembe ĩyo ĩtuĩke ya gũciara. Na niĩ nĩnda geririe hĩndĩ ĩmwe mbembe ciakwa ciarĩtwo nĩ igunyũ ngioya, ngĩkĩra tĩri na ngĩcoka ngĩoya ka kamũ kamũgũnda kangĩ nako ngĩhũra OMO na ndahũra OMO onacio igĩtiga kũrĩo nĩ igunyũ, niũndũ ũcio mũndũ ũgũitwo tĩrĩ na OMO nĩ ĩhonagia. Nĩ igiragĩrĩria kĩgunyũ kĩu kĩrĩaga mbembe.

Ũngĩona waru ikĩhoha thĩiniĩ wa mũgũnda waku, nĩkuonania rĩngĩ nĩũhandĩte handũ hau waru maita maingĩ kana ũkahanda kĩndũ kĩngĩ mũhĩrĩga wa waru na mũrimũ ũcio wĩtagwo muora. No rĩu kũrigĩrĩria mũgũnda kũrwara muora no ũtigire kũhanda waru harĩa ũrahandĩte ũgerie kũgarurĩra kĩndũ kĩngĩ na nĩgetha thina ũcio, mũrimũ ũcio wĩ kuũ tĩriinĩ wambe ũthire. Ningĩ nĩharĩ ndawa ĩngĩ ĩkĩragwo ĩtagwo ndigii nawekĩra mũrimũ ũcio nĩ ũthiraga.

Ndawa ici ndũrũ ũngĩhũthĩra mũno thĩiniĩ wa mũgũnda nĩcio irarehera andũ mĩrimũ ta ya cancer mĩrimũ mĩũru, mĩrimũ atĩ ona mbeca icio ũgũthũkũmaga thutha mũthera ũgũciroria thibitarĩ na hatirĩ kĩguni gĩa gũkĩhũthĩra ndawa icio ndũrũ ningĩ mũico mũico ũtuike atĩ ndawa mbeca ciothe ũkũroria thibitarĩ no ũngĩhũthĩra ndawa ici tũthoondekaga na mahuti nĩũkũgirĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ yonekaga thĩiniĩ wa kũhũthĩra wa ndawa cia kũgũra thĩiniĩ wa matuka.

Rĩu ithuĩ gũkũ na nĩtwatigire gwĩkĩrĩra ũhoro wa kũheaga mĩmera itũ bataraitha. Ithuĩ rĩũ twĩthondekagĩra bataraitha itũ, na tũgacoka tũge tũkarĩ tũkarĩma na thumu wa ng'ombe kana wa ngũkũ kana wa ngũrũwe. Rĩu bataraitha ithuĩ ona hatirĩ handũ tũmikagĩra mathabu nĩtwatiganire nayo tondũ nĩtwonire bataraitha nĩ ĩthũkĩtio na njĩra nene naĩroka gũtũthũkĩria tĩri witũ.

Nĩ tũhandaga mbembe na mboco ciĩ hamwe na igeka wega. Kana tũkahanda mboga na tũgacoka tũkahanda itagatĩ-inĩ itũngũrũ na onacio ũkona nĩ irateithĩrĩria ona gũthondeka tĩri. Na kũrĩa ũrona mũgũnda waku ta ũregete, tũhandaga mboco nĩ tondũ mboco nĩ iteithagia kana ũgacoka ũgekĩra thumu wa makoro ma mboco, onaguo nĩ ũteithagĩrĩria gũthondeka tĩri na ũgima mwega wa tĩri. Kana ũkamba gũtiga kũrĩma handũ hau, ũkamba kũhatiga ũguo gwa kahinda kanini nĩgetha kahihie, na wona, wa, wahahe ihinda, ũgĩcoka kũrĩma kĩndũ kana kũhanda nĩ ũkagetha irio na wĩige nyingĩ mũno.

Mokaga magacimba irima ta biti ithano, magacoka makoya rũhiũ, kuuma harĩa wenjete irima gũthiĩ ũriku warĩo, magathiĩ menjete makũrũtĩte gatĩri kau, magagakua magathiĩ gũthima na macini iria mathimaga nacio. Thutha ũcio nĩmokaga magagũtarĩrĩa ũrĩa tĩri waku ũhana kana tĩri waku nĩwagĩrĩ, kĩrĩa wagĩrĩire kũhanda mũgũnda hau kana kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra.

Kũhũthĩra mborera na kũhũthĩra mahuti maria ũrutĩte mũgũnda waku nĩmega, nĩ tondũ nĩmakoragwo na madini me igũrũ mũno, na ningĩ wekĩra tĩri waku mĩmera ĩrĩa ũngĩkorwo ũkihanda kũringana na madini maria mũmera ũcio ũrenda kũrĩa nĩũgũkorwo ũkĩmona thĩinĩ wa mborera, na ningĩ mborera ndĩrĩ na mbeca ũkũhũthira wĩra ũrĩa ũgwĩka no kunoga ũkũnoga kũmĩharĩrĩria. No wathiĩ kũgũra bataraica no ũkorirwo wĩna mbeca ciaku moko nĩgetha ũthie ũkagũre no ĩno mborea nĩũgwĩthondekera na ũkarĩa na tĩri waku ũgakorwo wĩna ũgima mwega wa tĩri.

Rĩngĩ nowone mbembe ciaku kũringana na ũrĩa ũcihandĩte citiũkĩte wega, ũkona rĩngĩ nĩ irahoma. Hindĩ ĩyo niyo mũndũ aiguaga no ekĩre bataraitha no gwĩkĩra igũrũ gũtingĩteithia mbembe ĩyo ĩrĩe. No ũngĩkĩra ũcoke ũthike na gatĩrĩ mbembe ĩyo nĩ mũmera ũcio wa mbembe nĩũkũrĩa na mbembe yaku yambĩrĩrie gwĩka wega. Nĩtondũ ũngĩkĩra igũrũ, wekĩra igũrũ mbembe ĩyo nĩgũikara mũno ingĩkaria kana kĩrĩa madini marĩa me thĩiniĩ wa bataraitha manyuo nĩ riũa na makorwo magĩthũkangio nĩ riũa nĩũndũ ũcio nĩwega gwĩkĩra na ũgathika.

Mborera ndĩkoragwo na ũrũrũ ona hanini, wa gũthiĩ gwĩkĩra tĩri ũrũrũ mũingĩ. No mborera nĩgũthiĩ ĩthiaga gũthondeka tĩri, nĩtondũ madini marĩa makoragwo na mborera nĩgũthondeka mathondekaga, no ũhoro wa bataraitha ya kĩmĩko ĩthiaga gwĩkĩra tĩri ũrũrũ, na nĩũndũ ũcio ĩkaga kwagĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ wa tĩrĩ. Nĩũndũ ũcio, niĩ ingiuga handũ ha kũhũthĩra bataraitha ona kaba kũhũthĩra borera nĩtondũ borera nĩ ĩthondekaga tĩrĩ gũkĩra kĩmĩko ĩno ya bataraitha na no gũthũkia ĩratũthũkĩria tĩri ona ndiũi ciana citũ igakora kĩ.

Ũngĩhũthĩra bataraitha mũno mũico mũico no ũkarĩra. Nĩ ũkũrĩa imera cigana ũna no mĩaka ĩgũka tĩri ũcio waku nĩ ũgakorwo ũthũkĩte na ti mĩaka mĩingi nĩ kuma mĩaka ta ĩtano ũrĩhandaga kĩndũ na gĩkarega na rĩu no ũcokire tu mbara nginyo, ũgerie gũthondeka tĩri na ndiũ kũngĩoya ihinda rĩigana atĩa. Nĩ ũndũ ũcio kũhũthĩra bataraitha gũthũkagia tĩri na njĩra nene mũno na ingĩ hoya ona thirikari itũ rĩu ĩtigane na ũhoro wa bataraitha, ĩthomithie arĩmi ũrĩa mangĩhũthĩra njĩra ĩngĩ ya gũthondeka tĩri na mbolea gũkĩra ĩno ya bataraitha, tondũ twaikara ũguo ithuĩ no tũhoyagire irio mabũrũri marĩa mangĩ tondũ nĩ tũthũkĩtie tĩri wĩtũ biũ.

Ũngĩmenyera gũcenjagia, harĩa ũrahandĩte irio icio ũgatiga kũhanda tĩri ũgatiga kũhanda irio icio maita merĩ hau, ũgacenjia ũkahanda kĩndũ kingĩ, ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria tĩri mũno. Na ũhoro wa kũhũthĩra mborera ona mahuti ũgethondekera borera yaku ya mahuti, okorwo nĩ mabebe kana maboco ũkamaiga handũ he kĩruru, ũgacoka ũkamekĩra mũhu, ũkamatwĩra mũgũnda. Mau nĩmathondekaga tĩri na tĩri waku ũgakorwo wĩna ũnoru mwega, na mĩmera yaku ĩkahota kũrĩa nĩtondũ kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe nĩgũthondeka tĩri. Wona wathondeka tĩri mĩmera ĩrĩa nayo ũkũhanda nayo ĩkahota kũrĩa.

Kũgarũrĩra irio nĩkwega nĩtondũ nĩũthondekaga tĩri na njĩra nene. Na ũhoro wa mĩrimũ ĩgakorwo ĩtakũnyita irio iria ũrahanda, tondũ ũngicokia kindũ kĩrĩa ũrahandĩte ningĩ ũcokie ihinda rĩngĩ, kindũ kiu nĩkĩgũmagĩrwo mũno ni mũrimũ ona ũkaremwo nĩ kũunina, nĩ tondũ mũrimũ ũcio ũrĩ o hau. No ũngĩcejia nĩtondũ nĩngũ tũtambi tũrĩa tũrĩaga kindũ kiũ wahanda tituo tũrĩaga kiũ kĩngĩ kĩrarĩ ho, nĩgũteithagia na ningĩ tĩri waku ũgakorwo ũgĩthondekwo, tondũ nĩũgakorwo nĩũraũthondeka nĩũndũ wa kũgarurĩra. Na ũhoro ũcio handũ wa kũhũthĩra bataraitha ici cia kĩmĩko, kĩmĩko nĩ gũthukia ithũkagia nĩũkũrĩa hihi mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ no muico mũico ũthũkie tĩrĩ waku kaimana.